Thirikari yagĩrĩirwo kwenjera arĩmi ndemu irĩa cĩbatiĩ cia kũiga maaĩ ma kũrĩma. Ningĩ ĩmahengere mĩberethi ĩrĩa ya gũtwara maaĩ mĩgũndainĩ kwĩna raithi kuũma ndemũ-inĩ irĩa ĩmenjeire. Ningĩ thirikari nĩ yagĩrĩirwo kũhengere akenya maaĩ ma tũhũ marĩa magĩrĩire. Maaĩ ma tũhũ marĩa magĩrĩire.

Rũrĩrĩ rwakwa kũhũthĩra borithi, nĩ manyitanĩire na andũ a gũkũ rũrĩrĩinĩ rwakwa, kũnyita andũ arĩa manyitaga nyamũ cia gĩthaka na kũmatwara borithi-inĩ na kũmanyitithia. Ningĩ nĩmaĩgite ĩhonge cia security gũkũ mĩtitũinĩ, nĩgetha iteithĩrerie arĩa me kũnyita nyamũ icio na ma matware borithi. Ningĩ nĩmaĩgite andũ arĩa maikaraga mĩtituinĩ kũnyitanĩra nĩ getha kũhonokia nyamũ.